Ka arango picha ni to afwenyo ni en, en kek molos e yo mondisore kendo e yo makare. Kendo en kek mar Merry Christmas kendo en mar Happy New Year. Koro ka warango kegni mos to wafwenyo ni en gimolos e yo ma kende kendo en gima puoyo kata gima rwako higa manyien. Kendo en mar celebrating higni mane kata ndalo mane onyuole Ruodhwa Yesu Kristo. Koro gima ahero e picha ni oting'o koda berne ma kende kendo ng'iso mare ni wa selebret kendo warwako higa manyien. Kendo wadhialo nyuol Yesu, kendo king'iye to en gimolos e yo maber kabisa kendo gima nyalo moro ngima dhano.

Gima nyalo betni timore ka en ni gima iluongo ni pur niwach ka wangiyo to waneo kata ka nitie black soil kata loo marateng gi dholuo. En loo maber kendo en loo mamiyo cham kaka mchele tii e yoo makare. Koro gima timre ka kae en pur kendo en pur mar cereal miluongo ni mchele, koro en pur kendo wanya wacho ni en pur gi ohala nikwach gigi kata mchelegi koseikore kata kose ma kindegi osechopo to ikawgi to iterogi e chirni. Koro en gima bedo ni en pur gi ohala madhi mbele. Kendo waneno ka kacha nitiere lorry kata mtoka mabiro kaw gik moko koa kuonde go kendo wanya wacho ni nitie gimoro ni transport ma kawgi kendo terogi kuma idwarogie kata sombo gik moko koa kuondegi katero gi kuond emopogore opogore. Koro wanya wacho ni en pur, kendo en pur kod aohala

Ka wang'iyo picha ni to wafwenyo ni magi gin matunda, kata wanya luongo gi ni, ginyalo wanya luongo gi ni gin jamna. Kendo kakinyalo cham jamna to ntiere yore mopogre opogre. Ng'ato nyalo pone e yien to ochame achielm kachiel, okaye kendo omuonye kendo omuonyo sup mare achiel kachiel. Ng'at machielo nyalo kawe kendo okawogi ochokogi mang'eny to iketogi e blender, machine mar blender to iloke juisi to imadhe bende achiel kachiel. Koro yore minyalo chame go to opogre opogre kaka aselero kanyo koting'o koda chame kata pone achiel kachiel koa e yath. Kendo marariyo inyalo blend e tiloke jius timadhe achiel kachiel.

Ah, king'iyo picha ni to ifwenyo ni wan kacha koda jamni, kendo gin dhok ma oket ei gimoro kaka molor. Kendo wanyalo wacho ni, dho ngere wacho ni paddocks. Koro ber minyalo yudo kuom tijni en kanyakla koda inyalo seche ma iseketo dhog gi e paddocks gi kendo gisebedo mang'eny, inyalo usogi achiel kachiel e chiro. Marariyo inyalo usogi kaka ring'o e bucha. Maradek, manyiwa ma oa kuom jamni gi inyalo tigo e puodho kendo inyalo losgo mwandu kata gik moko mopogre opogre. Kendo marang'wen, ifwenyo ni lee gi kata jamni gi gin gik ma gikma keto gimiluongo ni alwora maber. Kendo bedo gi jamni ei gweng' kate society miyi ibedo gi respect kata luor moro. Kendo jamni gi bendinyalo tigo e seche midhi nyombo, kendo en gima ber kiweri gi ohala margi.

ka warango picha ni to waneno kacha ka wan gi jamni, kendo gin dhok. Kendo waneno ka gin dhok mopidhi kendo gin dhok mo bedo protected kata gibedo enclosed e mopogre opogre ginie paddocks. Koro gima dhi mbele malong'o kae en pur mar jamni, kendo ber ma wayudo kuom pur mar jamni gin kanyakla koda ohala seche ma japur okawo dhok to otere chiro to dhi uso. Kendo wanya yudo ni inyalo us gi e bucha kaka ring'o kendinyalo nyiewgi gi dhano tichamo gi. Omiyo en gima ber, en chiemo bende mar dhano. Seche ma oyang' dhogi inyalo chamgi gi dhano, kendo wanya fwenyo ni kendo waste kata manyiwa bedo inyalo ti kod waste gi kaka manyiwa. kendo inyalo tim kodgi pur mar gik mopogre opogre. Koro wafwenyo ni bedo gi jamni en gima ber ahinya, kendo seche moko be jamni inyalo tigo e nyombo. Kendo jamni nyalo kelo gimiliuongo ni rispe.

Ka warango picha ni to nitiere gik mathoth ma dhi mbele e picha ni. Kawachako gi mokwongo to wafwenyo ni nitiere ohala ma dhi mbele kar kaendi, ohala mar kuoyo. Niwach waneno ka e bath pi kacha nitiere kuoyo moket kacha, kendo gin kuoyo mogol e aorano. Kendo gin kuoyo miuso, kendo en ohala madhi mbele kar kaendi. Marariyo, waneno ni ntiere kuonde moko ma ohula oywayo ni wan gi gimoro miluongo ni environmental pollution. Kendo en alwora kendo ok en ler mar alwora, koro mano nitie gimiluongo ni erosion matimore e bath pi kendo ywayo kata puothe. Gimoro machielo waneno ni pigno ok en pi maler mar modho, kendo mano waluongo ni chido mar pi kata water pollution. Kendo wafwenyo ni en pi ma ok ler, e magi gik moko ma wanyalo neno ka timore e picha kaendi.

Ka warango picha ni to wafwenyo ni nitiere pith mar jamni ma dhi mbele kar kaendi gi ni. Kendo waneno ka ng'ato twomo pi, kendo temo miyo jamni gi pi mondo gimodhi. Koro gima bire pacha kaseneno picha kabila ni to wafwenyo ni to alwora mar kuonde ma jogi kata kuonde ma tijni timre en kuonde ma otuo kendo gin kuonde ma onge koth mathoth ahinya. Kendo gin kuonde ma oro nitie kabisa, niwach waneno kata ka pi en chandruok. Kendo waneno ka en pi mifwesa fwesa kimiyp jamni. Gimachielo mabire pacha sama neno pigni en picha ni en ni nyalo bedo ni nitiere ohala mag jamni ma waneno ka ing'isowa kar kaendi. Kendo nyalo bedo ni kuonde ma oro ntiere, wanyalo bedo ni ntiere transport ma bedo ni jamni gi konye weche moko mag wuodhe, weche mag transport. Kendo jamni gi beyo kabisa e wuotho kuonde mantiere gi horo, kendo itiyo kodgi ng'eny gi.

Tijni wafwenyo ni en nyalo bedo ni en tich mar mjengo kata tich, wanyalo wacha wacha ni en mjengo. Koro an mokwongo manatimo tijni noyudo ka ne natemo manyo pesa moro mananyalo losogo gimoro mane chanda. Koro nadhi manyo tich kabila ni, to gima ne otimorena malong'o to ne onge. Mak mana ni ka ne nasetimo tijni to nafwenyo ni fuonde na mag denda nojony sana. Kendo naan kendo gi kuonde moko manohinyre e denda, naridhra, kuonde moko lit ha. Kendo ng'enyne to en jony, iyudo ka inyosri kabisa makata chiemo gimoro malong'o nyalo kata na tami. Koro en tich matek sana, kendo dwar re ni ibedo ng'amo jiwre kata ng'amo tegno kapok ichako timo tich kabila ni. Mak mana ni en bende yo moro mar loso mwandu kata temo keto gimoro e mesa.

Tijni ka warange to wafwenyo ni en tich mar pidho yiende, kendo ketogi e seedbed kendo transplanting gigi imanyo ne gi chiro. Koro kakanyalo puonjo ng'ato timo tijni en ni onegobedni imanyo lo maber kabisa kendo lo ma fertile kapok ichako keto seedling ginde. Kendo onegobedni ji ketonegi pi maber ma bomiyo gidongo piyo piyo kendo gibedo transplanted e bege gi kendo gibedo redi mar terogi kate chirni mopogore opogore. Koro seche ma ng'ato timo tijni onegobedni omiyo yiende go thuolo mar dongo kendo bedo yiende ma nyalo bedo transplanted. Kendo bang' kise transplant gi, onegobedni imiyogi spacing maber. Kendo onegobedni iketo gi kuma chieng' rienye, kendo kuma chieng' nyalo miyogi gi bedo madongo. Onegobedni imiyogi pi pile ka pile, onegobedni iketogi gi spacing kendo imiyogi thuolo mar bedo madongo. Kendo onego bedni itimo gi alwora.

Kawarango pichani to wafwenyo ni tijni en tich mar laktar kendo en laktar mar nthindo mapod tindo kendo gik tich ma idwaro e tijni oting'o koda lony kendo rieko mamalo e weche mag thieth kendo dwaro somo mokokalo ka kendo dwaro ng'amo lony e weche mag nthindo kendo ng'amoong'eyo gik ma chando nthindo kendo kwang'iyo gige mag tich madwarre ka oting'o koda mask ma nyaka iket e umi mondo kik i transfer tuoche moko kuom nthindo. Otingo' kata gloves monego bedni irwako e lweti, onego bedni itiyo gi sindan kimiyo nyathi yiende mopogore opogore, dwarore yiende ma opuodhi gi daktari kata mopuodhi mimiyo nthindo. Dwarre kata weche mopogre opogre mag osuptal dwarre kata wantiere gi yedhe kiweri gi sindan kiweri gi mask kiweri gi gloves wan koda kata gi yunifom mar osuptal kendo dwarre chieth malong'o ma ilonye.